Itemi rĩrĩa ataũri makoragwo narĩo nĩ ũngĩkorwo ũkĩhunjia na githũngũ kana na gĩthweri, mũtaũri waku agataũra na gĩkũyũ, na andũ aingĩ mũno nĩ maremagwo nĩ gũtaũra angĩkorwo ndwathomete.

Mũtaũri wĩra wake nĩ mũhunjia angĩkorwo akĩhunjia na gĩthũngũ kana gĩthweri, mũtaũri nĩekũhota gũtaũra na gĩkũyũ, na andũ aingĩ nĩ maremagwo nĩ gũkorwo magĩtaũra angĩkorwo ndwakoretwo wĩ mũthomu.

Andũ aingĩ ũrĩmi-inĩ nĩ marahũthĩra njĩra ĩmwe ta ĩno, mũndũ agakorwo ena handũ ararĩithiria thamaki, nĩguo maaĩ mau aruta akahe mĩmera yake. Andũ aingĩ nĩ marahũthĩra njĩra ĩyo ĩ ĩmwe, na njĩra ĩngĩ nĩ ya kwenja irima ũgacoka ũkagucia maaĩ na mbombo.